Egelakini nkera nkoleji eimu enkisuma. enaake makisi naanoto enkarai teneidip enkidato eogwan ,ore nkera kumok naa kishori eingori wejitin neiguaa ,enaa tenakata nkera naingua rift valley ene coast ninye eidimi ainguraa ,eingori sii enkisum naisume oltungani etii secondary ajo kaasubject eshomo aya enaa tenakata bology, chemistry o physics o geography onena kulie kumok.